Kakwa oitoo isujaa piidol Ajo kingoritae enkop ino naa kat aja oshi iase Kuna .

Kainyio embatee naitiship Tena siai

kakwa oitoi nayioloi itumiai ilairemok teripoto enkop peyie eiboyo enterit pemeinyala enkare

Kainyio nalotu edamunot tenidol ena